Oore na tiatua entumo ormarei, naa kenarikino neishori pooki ng'ae erishata, meiroro tentumo, naa kenarikino naa neanyiti pooki ng'ae, intomonok, oltasat kitok, irmuran amuu keifaa naa naa oore pooki ng'ae neeta nafasi eenye arashu erishata eenye tiatua entumo. Naake ore naai tiatua entumo, naa kenarikino naaji nelimu pooki ng'ae imbaa nagira aimaa, tiatua ormarei peyie etumoki ormarei naaji atijing'aki atua netumoki ataret, naa inakata naake etumokini entumo sidai arashu naboisho tiatua ormarei. Ore tiatua ormarei kenarikino naaji naa oore emboloto entumo nebol oltasat kitok tiatua ormarei, nesujaki taa irkulie kutitik naa kenarikino naa teneiro oltung'ani oobo negira irkulie amuu inkata naake etumoki entumo ashomo esidai.